Nĩ mbũri ĩronekana ĩkomete kũndũ kũrĩa mbũri ikomaga kiugũ-inĩ gĩacio, na ikoneka ta ĩkuĩte tondũ ĩroneka ĩhũhitu, no ĩroneka mĩikarĩre kũrĩa mburi ici irakoma itarakoma kũndũ kwega, mbũri itiagĩrĩirwo nĩ gũkomera mai macio na mathugumo macio, na ũngĩrora gũkũ ĩkomete rĩ kwĩna mahiga. O kĩndũ gĩothe nĩ kĩendaga gũkoma handũ gĩkũigua kĩhurũkĩte wega ti gĩkomage mwena ũmwe nĩ kĩrahihinywo nĩ mahiga na mwena ũrĩa ũngĩ nĩ kĩranungĩrĩrwo nĩ mai macio, nĩkũroneka nĩ kũndũ gũtiĩrĩga kũhatwo. Ningĩ nĩ kũronekana kũu mĩenya-inĩ nĩ kũraingĩria rũhuho, kwĩna tũmĩanya tũngĩingĩria rũhuho mbũri icio igakoragwo no inyitwo nĩ mĩrimũ ĩno ya heho, nĩ ũndũ wa rũhuho kũingĩra, kũndũ gũkũ nĩ kũronekana ti kũndũ kwega kwa mbũri gũikara. Na nokorwo nĩ kĩo mbũri ĩronekana ta ĩkuĩte tondũ nokorwo nĩ kũrahatwo wega mbũri ĩno ĩngĩkomete, mburi ĩtiagĩrĩirwo nĩ gũkoma na mwena naguo, mbũri ikomagĩra magũrũ rĩrĩa ĩrakoma na tikomagĩra ĩtambarũkĩtie magũrũ, kwoguo ĩno ĩno nĩroneka nĩ mbũri ĩtarĩ muoyo nĩroneka no ĩkorwo ĩkuĩte tondũ ũngĩrora nginya nĩ hũhitu, ĩtironeka ĩĩ ..

Kĩndũ kĩa mbere nĩ kwamba kũhanda nyeki, ũhande nyeki ĩno wega, ũcoke ũmĩhuhĩre ĩtigakorwo na tũtambi, na ũcoke ningĩ ũmĩhũnie, ĩkorwo ĩna irio cia kũigana, ti ĩkorwo nĩ nyeki ĩtarĩ na irio cia kũigana ĩrĩa ĩtangĩguna ng'ombe, ĩkoragwo atĩ no nyeki no ĩtirĩ na kĩmĩhũnĩre-rĩ, ĩtiraguna ng'ombe. No nginya ĩkorwo ĩhũnĩte, na ĩkorwo ĩĩ njega. Wona yarĩkia kũneneha, rĩrĩa yaruta mbegũ, hĩndĩ ĩno mbegũ itakũrĩte biũ, ũke ũmĩrenge, ũmĩanĩkĩre riũa yũme na ĩtigakĩũme mũno, wona yarĩkia kũniara maĩ wona yanyonga, no ũmĩanĩke ũcoke ũmĩgarũre, yaniara ũndũ ĩtangĩbutha, kuma hau ũcoke ũke ũmĩkũnje. Gũkũ nĩ nyonaga andũ magĩkũnjithia na karagita, kwĩ na andũ angĩ makũnjaga na mathandũkũ, ũmĩohe wega, ũcoke rĩu ũke ũmĩbange, ũmĩbange nyũmba-inĩ, kũndũ ĩtaraurĩrwo kũndũ ĩtekũingĩria heho, nĩũndũ ningĩ ĩngĩingĩria maĩ nĩ yanjagia gũbutha na ningĩ ĩngĩbutha, ũngĩkũnja ĩtarĩ niaru wega, nginya no yũrage ng'ombe kana ningĩ kĩmwe gĩtũme ningĩ ici ingĩ ciothe ibuthe nĩ ũndũ ũkore gĩtirarĩ gĩthaka, gĩtirarĩ kĩniaru wega.

Nyonaga indo irakũra oũguo itekũmenyererwo, tondũ gũkũ gwitũ, kana nĩ indo ĩroneka ikũraga itarĩ na mathĩna maingĩ, ta rĩu ũngĩrora mababaĩ maya matitungatĩtwo na kũrĩ hĩndĩ mamerereirwo nĩ mahũrũra kana ĩno nĩ mĩtangũrũ, na ũgakora mababaĩ macio nĩ magĩru ti mathũku matirĩ na tũtambi matirĩtwo, nĩ indo thaka na nĩ mahana ta gũkorwo me mathaka me na mũrio, nĩ matunda mega matabataraga gũtinda ũkĩgiĩka kũmahũra ndawa cia heho, cia tũtambi, mababaĩ matirabara mũno ningĩ gũtinda magĩitĩrĩrio maĩ, ici nĩ indo thaka, nĩ kũndũ kũrakũra wega, gũkũ nĩ kũndũ kũroneka kũngĩrĩmĩka, nĩ kũndũ kwĩna riri, mĩgũnda maguta maguta, nĩ kũndũ gũthaka, nĩ kũndũ mũndũ angĩrirĩria, no nĩ kũroneka atĩ indo cia kũra ũguo itaratungatwo na ũrĩa kwagĩrĩire, tondũ akorwo nĩ ndungate ũrĩa kwagĩrĩire itagĩrĩire gũkorwo na mahũrũra maya, itaagĩrĩrire gũkorwo imerereirwo nĩ ndangũrũ kana mahũrũra maya, ciagĩrĩirwo nĩ gũkũrwo ikũrĩte wega angĩkorwo mwene nĩ cia tungataga wega, kwoguo nĩ kwonania nĩ mũndũ wendete kũrĩa no ndarenda kũruta, nĩgetha.

Njiguaga ng'ano cia iria rĩrĩ rĩtagwo musyk, rĩthondekagwo kũrĩa ũguo kwa rumbwa. Acio nĩo nyonaga makĩnyua iria rĩrĩ, na kaingĩ maheaga njorua ciao. Kaingĩ nyonaga njorua ciao cia ihenya wona ciarĩkia gũka kana mũndũ ũrĩa watugwo na ũrĩa wĩkĩte wega nĩokaga akaheo iria rĩrĩ, rĩtuĩkaga nĩ kĩndũ kĩa goro kwao, rĩonanagia mũndũ wa goro, rĩonanagia mũndũ njorua, rĩkonania gĩtungati, ĩkonania mũndũ wĩkĩte maũndũ manene, na nĩo maheagwo rĩrĩ. Rĩrĩ nĩ ta rĩo rĩa gũtuga, rĩakũĩra mũndũ nĩ wakinya mũciĩ, nĩwĩkĩte wega, kũmuonia nĩ ekĩte ũndũ wa bata. Rĩheagwo andũ a kũrĩa rumbwa nĩo tuonaga makĩrĩnyua na nyũngũ ici na tũnya tũtũ twao. Ũngĩrora nginya ũrĩa tũkoragwo twĩkĩte atĩ, kaingĩ nyonaga okorwo nĩ ta njorua icio ciao cia ihenya, ikĩrĩkia gũkinya kũrĩa kĩwanja-inĩ kĩa ndege, niĩ nĩrĩo nyonaga makĩheo, agatuĩka nyingĩ nĩ rĩkoragwo na hinya mũingĩ mũno, no niĩ ndimenyaga nĩkĩ rĩkoragwo rĩkĩrĩtwo, no nĩyo maheagwo njorua icio.